Olemoni anyalo kawe to asoyedhoga te to anjake, samanjakeni to amuonye amuonya kosenjakore onjakore. Eyo machielo be chiemo ni katolemoni, anyalo nyodhe, asoye e dhoga kase so e dhoga to anyodhe anyodha. E samanyodhe no to odonje kind laka, kodonje kind laka to ah koro anjake bende. Kumachielo bende, olemoni anyalo muonye ngili. Muonye ngili no bende yo moro kendo manyalochame godo mondo odonji e iya.